nchere eponu lairemok aaku entoki nabo ore nai peya ntokitin osokoni nibung neaku entoki nabo pedoli ajo megira ainyanyasa osokoni ina nai enduata aai.

Ore enedukuya naa ore piyieu neorr inkera saai naisumare, naa oeegaz aaku ketaa entoki naji esaa, aitegel entoki naji time table ashu esaa naidim naai oltungani ajo ore enaa saa naasita entoki naje, ore enkae saa naasita enaje, neidim atorrerr peemeitoki aaku mchanganyiko naa tine wueji.

ngolongi aree tolapa ibaki oldakitari lolalak ,ngolongi aare tolapa ibaki oldakitari pii dol ilalak linonok

Ore enedukuya ore pekiturr inchoi naa keng'as aaku kibooyo imoyiaritin amu ore nena kwanza waste products ashu duo kinyezi naa keng'as aaku keeku deep nepuo ae decompose tiatua enkop nepuo aaku nutrients kake meitoki aawu enkare amu keeku naa kindisposo tewuei neifaa nakitum kidim sii aiboi imoyiaritin kumok neeku mitum naaji oltung'ani imoyiaritin teleleki naaji duo oltung'ani pookin tenikias naaji pookin nejia naa kae advise nai nanu oltung'ani ajo inchere mataa pookin iloota inchooi pekindim naa aiboi imoyiaritin naijio inoo cholera, bilherzia amu kele kelelek naai ilo sipitali nimindim oltuing'ani tabaa kewon kake ore naai pekiturr inchooi amu kelelek nekindim naai aiboi e aiboi imoyiaritin naijio nena.

ore enedukuya egolikinoto naimaa lairanyak lolosho lekenya naa, naa sapot megira atum megira niche serikali ekenya aisapot enaa iltunganak lemaana, naa kidimi pii aiboi intokitin naijo nena, neeku ekidim naaji aibungata inkaik pee kidumu ilo lang onyamal kake ekidim ailepunyie nikindoki amenaa amu kelelek etii ilkulie loota olom neeku kajoki naaji naanu pee kibunga pee kitum asho dukuya.

Ore ene dukuyaa eton maata ina ADI ee itax, kake ore naaji peelo natum, eton ninye eitu adol maana amu eitu naaikata aibung, kake kore naaji oltungani naai oota natoduaa ikumok naitaaza ina adi, amu kore enedukuya kengaz aaku kore oltungani omwoi netabaa meitoki oltungani alak intokitin kumok, kore enkae teneloo naai Iniorder oltungani kulie tokitin nainguaa ai koop , piitumia inadi naa kebau amu kelio ajo enilo tungani ina toki, neeku kajoki naii iltungana pookin peetum ina adi pikitum naa ataasishore.

Ore ene dukuya ore tiatua ilairemok pee etum aajo etimira, idaikin enye pookin. ashu imasaaa enye olchampai, tiatau emurua, naa pee engas aibung'a ilairemok, nengas, emurua, nengas aadol entoki naji nei oo nena, masaa enye. amu mipangayu naaji pee ilo amir aitoki tiae kop, ashu naaji aamiraki iltunganak te bei naagol amu metum. ore tiatua region. ore naaji te region naa kingiataki naaji sirkali e kainyioo. matejo naaji kaunti. Iloopenye sokoni ashu ntare. matejo naaji Nena masaa aingua nanu. inguraki naaji olbunkei lai, tiatua narok south. olairemok sokoni. ore tiatua olosho le boo, ore ene dukuya keng'as aaku ore sirkali edukuya, ninguraki olosho le boo. nininhuraki iloopenye sokoni, too nkuapi eboo naidim iloopeny atudupore. pee meekure naji edaa ake asara eunoto, peetum faida osiaitin naasita pee meya ninche esumash kake peetum entoki naretunye ate ilmareita lenye.

Ore tiatua ena technology naewuo naa naitumiyae inkera ana naa amu idipa naa sirkali ee Kenya aishooi naa computers naa peegasi aitengen inkera ena siaai ekina mashinini, poore naaji inkera teneyieu naaji ness entoki naji practice ashu teyiru naaji ataasa ashu aichora ashu ataas intokitin kumok tiatua computer naa keeku naaji kiriamari ina siaai wee enkisuma tenibungi naaji aifunza nkera aiteru aa kutiti ashu aiteru meetaa kore kila sukuul neeta mashini naaji peetumokini aitubulu inkera tiatua Ilo kuaak amu eeuo naa erishata peesi intokitin ee digital ashuaa pees ntokitin kumok too mashinini nemitoki aingerisho nkera idol naa ajo etaa nkera nedigital.